Ũgarũrũku wa rĩera nĩ ũhutĩtie na njĩra nene mũno mahiũ makwa, tondũ mahiũ makwa maciaro mamo nĩ mathiĩte thĩ, nĩ ũndũ wa gũkorwo gũkĩaga irio cia kũhee ng'ombe, cia kũhee mahiu. Na mahiũ hamwe nĩ maremetwo nĩ kũruta ũrĩa marutaga rĩrĩa rĩngĩ rĩera rĩ rĩega. Tondũ rĩera nĩ rĩcenjetie, biũ na njĩra nene mũno.

Hũranĩte na ũhoro ũcio wa kwaraha maaĩ mĩgũnda-inĩ na kwenja mĩtaro ĩikũrũkĩrĩire ũguo mũgũnda, mĩtaro ĩyo ĩgaikũrũkio ũguo. Ngacoka ngathondeka handũ hahana ka borehole ũguo maaĩ mau makainmgĩra hau. Nĩguo maaĩ mau nĩ marĩndeithagĩrĩria rĩrĩa mbura yakĩa na ngenderea kũrĩma namo kana gwĩka maũndũ marĩa mangĩ mũgũnda-inĩ wakawa na maaĩ mau.